Yutay anyun akere kandoik che terter. Ne mita yu ne angen ko Anne Waiguru ako kikere anyun Central Bank Of Kenya ko ka ikaita rapinik che chang' ako kit ne mila anyun ko kakisir anyun sirutik kele 'one billion nine hundred and fifty million only'. Ko rapinichu ko chang' missing' ak kelen 'only'.

Poishet anyun nepo konoret ap chepkondok atkinye keny ko kimakindeni anyun mpesa anan ko Airtel money. Ko eng' kasari ko imuch ikonor chito chepkondok ipoishe Mpesa anan ko Airtel.

Cham anyun imache chito iun anyun ngoroik anan ko kapetit ne mi koreng'ung' ko cham anyun ko kararan ipoishe sapunishek che makat kiunee amu ngot i paishe sapunishek alak tugul ko much kong'em makatet.

Kolset ap ketik anyun eng' kot ap selele ko ki ne achame ako anyun atindiot ne tos amwa ane ko nepo chorwenyu ne kikol anyun ketik eng' kot nitok ako kiyai anyun ko nyor rapinik che chang'.

Asiimuch anyun chito ipiit mbareng'ung' ipoishe mashinishek ko machei rapinik che chang' anyun missing' asi iale karichutok. Ko ki anyun ne makat en yutayu ko itinye kora piko che kikonai ko poishe mashinishechutok.

Eng' komasta ap ngoroik anyun ko achame taguloishek amu chuto anyun ko cham kepoishe ko kaitar iuni gei. Ko anyun iuse portang'ung' asimachutin kaititiet.

Kirakas anyun komwae pika kole cham anyun kot nepa selele ko tinye anyun korotwek che kipimane kaititiet asikenai anyun ngo tos nam korotwek minutik.

Ki nenyone anyun metitnyu asiiyat chito butchery ko cham makat itinye anyun chito laisenit ne kakonin anyun serkali asimealde panyek che ma makatin.

Kikere anyun piko che yae kasit ako mita icheget mbaret ako yuto anyun ko mita kokese anyun rurutik chepo rapwanik che kikekol eng' imbar.

Itejistangei anyun chito eng' ICIFA ko ki nepo kamanut missing' ako kararan amu yuto anyun koparun oratinwek che imuchi ikonor rapinikuk akoi kosichgei eng' chang'indo.

Pa kamanut anyun missing' kolset ap pamba eng' kokwet nyu ane amu inyoru ile tuguchutok ko mang'u en ole yamat ako ole apunu ko kiyam. Ako kora komita kampunishek che chang' che nyu koipe.

Achame anyun ane komita rapishek che chuket simet amu komiten anyun simet ko angen ale mapetos kou chepkondok anan ko rarakik che mita keut ko much kopetya.

Korejistan anyun serikali pichu ma imuchi gei ko ki nepo kamanut missing' amu pichutok ko cham komita kaimutik che cham kopunei eng' sapet nepo kila.

Yutayu anyun kirurukchini logoek che kayachekitu ak ketik. Ko yuto anyun ko cham kesanyanchin asikeip kopa mbar asikokonu akwaindo.

Eng kenyishek chekikosirto anyun ko kisinyoru beko chebise ngwek eng mbar ko konyolu iwe anyun akoi oinet anan isil beko anyun chemito keringet iboishe ndoit eng kasari anyun komuch iboishe solait asikobir beko asibise mbaret.

Eng' pikchaini anyun kikere eng' yutoyu ko tuget nebo mpesa kocham anyun imoche chito asiinemu chepkondok kuk chemito simet kocham iwendi yutok akinemu

Ngengalale anyun boishet ap sindanoshek akerut biko ko anyun komakonye abuote akot atkinye kenyit ap elipu oeng ak tiptem ko kikirutei biko ako kiaiwei missing.

Abuote anyun kenyit nekiamite kilasit ap taman ak oeng ko yoto anyun ko kimiten ureriosiek che terter chekengusei kambok ko yuto anyun ko kiatinye anyun chorondok cheki kimen mising ako kikishindan ureriet.

Mila anyun tugcheka tepta chichi mita karipu ak mashinit ne ng'ae kawek. Ko yuto anyun ishangaani ile amune ko teleli kou no, ang'da ng'use anyun mashinit.

Kolset ap mauek anyun eng' kot ap selele ko tuguk che apwati ko rapinik che tinye anyun iyachini kasit. Yuto ko makat anyun itinye ralinik che chang' asiirip mauechuton.

Chutachu kikere anyun eng' pichait nitoni ko fertilizer che kindeni ng'weny asiikol peeka. Ko cham anyun ko kainde ng'weny koyae anyun koyakwait imbaret.

Pa kamanut anyun chepkondokchu kekere chemi pichaini lakini notit anyun ne pa silingit nepo elipu ko nito anyun ne tinyei valuit ne oo missing' amu ale tugun che chang'.

Ripsetap nguruonik anyun eng' chang'indo eng' kapatindet ko ki nepo kamanut missing' amun poishoni ko konin chito anyun chepkondok eng' aldaetap korotwechutok.

Chutachu anyun ikere eng' yutayu ko supeghetti che kikinde kartasok. Ko chuto anyun ko kergei ak muchelek ak kotinye nutrients chepo carbohydrates eng' porta.

Cham anyun imache chito ikonor rapinik ko ipoishe oret ne kiseveni ko kararan anyun ial pokosit ne mining'. Ne nita anyun ngo imeni itinye chepkonda kidogo inde orit.

Eng pichaini agere anyun en yutok yu ko kandoik chebo Nyandarua. Ko icheget anyun kocham kotelelchini biik ago represent onibiichutet bo Nyandarua.

Ki anyun ne tos amwa ane ko karo pichaini ko anyun pilishek che makatin ilipan anyun chito asiing'alal eng' simet anan ko ipoishe peeko anan ko sitimet.

Ki nemilo anyun anee en pichait nitok nipo tai, kokikere anyun kele kemboi ako kilolyo anyun taisiek ako ngiker chito ilen bet, ako en pichait anyun nebo aeng kokyolen anee kelek chepo Beliot chekikindet barabara.

Ko kaker anyun ngokainik che oen missing' i, ko cham atindonik akot che kiakas anyun ane ko kemwae kele piko che chang' anyun korutchin kerichek ngolaichutok asikonerya ak koalda.

Asiieku anyun chito bingwa nepo mchesoni kikure table tennis ko mache anyun ko kaiyai chito exercise che chang' akoi anyun ngepa mchesoni ko iwisis ako ingen anyun iwirte anan iwekte mbiret.

Boishet anyun nebo kapchoit ko kiy nekararan akobo komonut mising amu inyoru anyun biko chematinyei akot kapchoishek konyoru korotwek chechang lakini kokakitech anyun kapchoo ko nito ko ngeringitu korotwek.

Cham anyun chanjo chepo tuga ko kiyae kila kenyit eng' kokwet ne apunu ane. Ako ki anyun ne po kamanut missing' amu ko kakiyai chanjo pichuto pa health nepo tiang'ik ko kararan amu tektai tiang'ik manam korotwek.

Eng' korotwechu akere anyun eng' pichaintani ko ki ne kiakas anyun ko konu loan che terter ako kiacham anyun ane lonishek che kona KCB.

Eng' ripsetap koret anyun i, atkinye keny ko kiinyoru kiwirtai anyun chapuk eng' ola tugul ako manyu ko kwee chi lakini eng' kasari pa ra ko cham komita karishek chepo kauntishek che cham nyu koipe chapuk kila wikit.

Ki anyun ne mila ane eng' pichainitani akere ko akere anyun pichu kateping'unysa ng'uny koyae kasit ako cham angen anyun ale kasit nepo sikaruk ko mi kasit ne oo missing'.

Cham anyun siku nebo UKIMWI eng emet, ko kiy nebo komonut mising amun yukok anyun kineti piiko olekiboishoitoi ng'alekab mbirok anan iripkei chi asimanamin koroito nebo UKIMWI.

Ni kikere anyun eng' pichait nitani ko sipitalit ne kimuti piko che kakomianya anyun ako tinye shideshek chepo akilit. Ko yutok nyi keripee anyun akoi kosapcha.

Eng' kila kenyit anyun ko cham kinemu karatik. Ako pichuto inemu karatik ko zungukani kokwanik che terter eng' emetap Kenya. Ko kararan anyun missing' kikaita karatik amu kitarete piko che mako tinye karatik che yame porta.

Pichu kikere eng' yutayu anyun ko piko che mita soket ako aldai anyun icheget muchelek. Ko pichutok ko pa kamanut missing' amu nda nyuko aldaiwech mchelechu ko aldaiwech eng' peit ne mi ng'uny.

Eng' yutayu anyun kekere fundiinik che mita factory ako icheget anyun ko chopei mashinishek che king'ae pek che terter. Ngo ka nganuk anan ko mchelek. Ko mashininitok ko yae kasishe cha tugul.

Eng' pichaini anyun kikere eng' yutayu ko kaiparwech kerichek ako pa kamanut anyun kerichechutok amu tektai piko che tinye HIV ako ma nam mianwagik che chang'.

Unga anyun chepa paketishek che kokechop eng' kasari pa raini, ko pa kamanut anyun missing' amu inyoru akot eng' kokwet ko mami pandek che imache keng'aa koniwendi en duket ak ial anyun.

Kerichek chutachu kikere anyun eng' pichaini ko cham ko ame chepyosok asi manam maatinwek. Ko anyun mita oratinwek alake che imuch ipoishe. Ko chuto ko much akot kerutin anyun ako me poishe kerichek che kilugui.

Kikere anyun en pichaini askarik che mita uwanja ako machani anyun icheget. Ko kit anyun ne tese tai en yu ko kakograjuetensa icheget ako mache si kochut kasishek.

Kukaker anyun ane mashinishek chutokchu kanam daktorindoni ko biko checham kobwoni anyun dialysis keunji korotik ko anyun chem koliponi bichu robinik chechang' mising'

Anyun ko kewe chito VCT nyi kepimanin ko cham anyun ikase piko komwae atindonik che terter. Mwae anyun alak kole kiawee ako kiachol ochei kingo kakepimana.